Kore enaiko uh olkerenket lenkop peyie itumoki atiripo enkop naa kajo naa uh keasi entoki naji proper euonoto oo nkujit, kuna kujit naajing' enkop, kore enkata enchan neuni nkujit metaa tenolotu osiwuo nemedumu enkulukuoni, nemeya enchan enkulukuoni. Neaku nejia oshi eikuni peetumokini aarip enkulukuoni

Kaidim atojo ajo ore nkoitoi nai naitobiraki nai peetumoki iltunganak le transformer naa kulo le sitima aatoshi ntokitin nidim ajo transformer naa kajo. Ore ntokitin naijo nena naa keyeuni nepiki enkalo nkang'itie oltunganak anaake atua enkang oltungani ijo aileta onena kulie, naa kepik security alarm mataa tenepoorori te wueji nitii ata tanaa irbaribara newuosh ake alarm ororoi basi nening'i ajo ketii oltungani ogira aporoo ntokitin esrikali.

Ore teknolojia tiatua ena siai naa kajo keyaua maendeleo sapuk oleng Ore kwanza naa speed Ore enapa kata naya oltung'ani enkata sapuk egira aas esiai aalaare naa kajo keteleliaa Ore tanakata naa kajo mee lasima pee enap oltung'ani iropiyiani tesimu ashu tenkadi ketii ena toki naji mobile banking Ore enkae security, meekure eetae cases nijio inapa.